Ango na tugo opira naja praimari, to noyudo ka watimo mazoezi mar dhie sport. Koro nopangwa ni mondo watim ni mondo wadonj e par atugo natugo to kuom hawi marach ni nagajora mi nagora piny, ma chonga neno ng'ikore, ma bang'e kaka namedo tugo e kaka nang'iyo gi tugo madhi mbele gi tugo mak ahinyora.

Gi mabiro e pacha kae en pith mar ovacado, ka achiel kuom mwandu miyudo kokalo kuom pur mar ovacado. Nikech karango kae, to mae en factory, ma iloso go ovacado, okenge mokale mondo omi ogol mo miwicho godo del ka achiel kod modhi miwicho godo yier wich.